Hakwa nĩũhũthũ kwamũkĩra ngombo cia ũrĩmi, nĩguo kũgeria kũgacĩrithia maciaro na ũrĩmi ũrĩa ũkũrehe magetha mega.

Kũmĩrĩhĩra marũa ma insurance ma, ma ũtũũro.

Mabuku ma maciaro marĩa araruta mũgũnda-inĩ wake kana mahiu-inĩ make, o mũico wa mweri, nĩguo akahotaga kũmenya kana nĩ kũrahota, maciaro kana nĩ marahota kuongerereka o mweri o mweri, kana nĩ kũgũa .

Maroraga kũringana na na wariĩ wa mĩgũnda kana mahiũ.

Ũrabatara gũkorwo wĩna mbeca njigani cia kũgũra, cia kũrera ngũkũ, wa mbere woina mbeca ũbatiĩ gũkorwo wĩna tũnyamũ twa kũhera ngũkũ maaĩ. Wa kerĩ ũkorwo na nyũmba njega ya kũrerera njui ciaku kana ngũkũ ciaku. Wa kerĩ mĩharatĩ ya irio, wa gatatũ ũkorwo wĩna nmdawa wa kana ũkorwo wĩna ũgacĩru mwega wa kũrera ngũkũ na ũkorwo wĩna ũmenyo wa gũcirera ũrĩa cibatiĩ kũrerwo.